ore entoki nagira aasa naa olaitaunoni loosinkirr tenaiposha itumiyia aa nena kuti neeti oshi naanang'akini atua enkare aibung'ie isinkirr naa akeitumiay isinkirr oleng aa anaa ninye endaa ashu aa emiri netum oltung'ani inchilingini naasie kulie baa enyenak neeku esiai enkitaunoto oo sinkirr egiray aendeleza tenewueji naa keesa oleng tenekua aborini naataninki enaiposha naijo mombasa ashu ijo malindi onkuapi naijo nena naataniki enkare.

mme sapuk eunore oleng tenekua abori natii enkolong.' amu eunore oo maawa ena, nemesapuk eunore oomaawa te nkop natii enkolong'.amu keyieu imaawa enkariyiano sapuk oleng' te unore enye, naa tenijo aing'or naa keitumiyae oleng',inkajijik naajo lashumpa, greenhouses peyie etumi atuun nena maawa, neeku mme sapuk esiai eunore oo maawa, tenekua muruan niking'uaa yiook, arashu nekua muruan ang'.amu sapuk enkolong' nemesapuk enkare.

ore ena baye naa enkitaunoto oosinkir, kake meeta ake naaji enaiko peemanyorr amu aa ore isinkirr neng'as aaku ninye endaa nitoki aaku ake entumoto ooropiyiani amu kemiri nemirakini inkuapi eboo nemiri ake tiatua kenya neeku sapuk oleng faida naimu ena siai oosinkirr kake ebaiki naaji ore peemanyorr naa kegol enkitaunoto oo sinkirr niim atua enkare kake ore teniindim naa anoto aa isinkirr naa tenaiposha naa keeta faida oleng.

ore ena baye nitodolu utamaduni aa amu enormaasay oleng kake tenijo aing'orr orkishopo oontomonok naa kiindim atejo ine akikuyu neeku ore ena naa orkerreri esiai oonkukurto arashu ejo ilashumba calabash naa kisidai oleng ele kuak amu orkerreti sapuk naaji ake aa le utamaduni ong'uerr irkulie oreren pookin ore kuna clabash naa kitumiay ake apik kule ashu eshumieki kule naa keshum kule nerropilu kule.

ore ena siai naa ekeji ene enkitookore oonkaitubulu itumiyae sprinklers kake tenijo aing'orr naa ore kuna ariak naagira aibukori naa oltung'ani ake duo oitobira neeku enkarriyiano oltung'ani itobira sprinklers aitumia inkarara neeku embaye naitiship oleng tenidol iltung'anak egira aapuku arashu egira aitumiyia aa induat enye nitobirr imbaa sidan naijo kuna amu enkitookore oo mpuka kuna ashu inkaitubulu egira aitumiyia irpaipi kake egira sii aitumia enkarriyiano oltung'ani makewon.

Ore entoki nagira aasa naa embata naitawuo ashu natadanyua inkashuin enyenak naa tenijo aing'orr naa embaye naitishipisho oleng amu kitawuo embata nkashuin naa kegiroo esiana ake naaji aa matejo tomon niilep tenijo aiken naa embaye sidai oleng amu eramatare neeku indim ake naaji ataa iyata faida amu indim atimira kuna kashuin nindim ataanyu metaa sapukin ashu botorok netum ake naaji sininche aitau irmayai nintoki amirr lelo mayai ashu ninye nipal metoisho nedanyu sininche inkashuin neponari enkumoki oombatai inonok.

ore entoki nagira aasa tenewueji naa aa nursery school arashu sukuul, engira imalimuni aiguranie inkera kutitik matejo naaji tenindim aeu nikitum inkera e playgroup arashu egira ake naaji aiguranie ipang'utua toondarasani egira aas entoki naji PE aa ore PE naa enkiguran oonkera kutitik ipang'u ake naaji aang'as aiguran peyie etum aatushukoto darasa aisumata neeku ninye nagira ae endelea tenewueji.